Gũthiĩ na gĩkundi nĩũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno tondũ gũthiĩ na gĩkundi nĩgũkoragwo kana gũgatũma gũkũrie kũnyitanĩra. Gũthiĩ na gĩkundi nĩũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno tondũ rĩrĩa wathiĩ na gĩkundi na mũkorwo nĩ mũkũruta wĩra nĩmũrutaga na kĩhinyio. Ningi gũthiĩ na gĩkundi nogũkorwo andũ mararia maũndũ ma bata, nĩgũtũmaga kana gũgateithia mũndũ gũkorwo agĩkũra kĩmeciria. Gũthiĩ na gĩkundi nĩgũkoragwo na ũgitĩri mũingĩ mũno gũkĩra gũthiĩ ũrĩ wiki.

Ũndũ ũrĩa ũtũmaga ceceni-inĩ kana kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga ceceni-inĩ cia mbathi ikorwo ikĩihũra andũ mũno mathaa-inĩ ma hwainĩ, nĩgũkorwo mathaa maya ma hwainĩ kana mathaa marĩa mũthenya ũra, ũkirie gũthira nĩ mathaa maya marĩa andũ makoragwo makiuma mawĩra-inĩ mao, kana mathaa marĩa andũ makoragwo marongoreirie kũinũka nĩgwo magĩkorwo magĩkinya kwao. Maũndũ marĩa ma bata makoragwo magĩ, magĩtũma ũndũ ũcio wĩkĩke nĩgũkorwo ceceni ici cia mbathi igakorwo cina, cina ũkindĩrĩku na igakorwo nokui wa andũ wa bata na wa gwĩtĩkĩrĩka.

Rĩrĩa andũ maikara mũno matekuonana ihinda riraya mũno-rĩ nĩmathekanagĩrĩra mũno, tondũ mũndũ nĩakoragwo athiĩte kana agacenjia maũndũ marĩa ekaga kana agacenjia mwĩkĩre wa maũndũ marĩa ekaga, kana gũgakorwo mũndũ ũyũ nĩahotire kana akĩmenya maũndũ marĩa atahotaga gwĩka hau kabere. Tena andũ mathekanagĩrĩra mũndũ, tondũ mũndũ no akorwo acenjetie kĩmwĩrĩ kana muonekano wake.

Maũndũ marĩa mangĩtũma kana maũndũ marĩa mahũthagĩrwo nĩ arutwo a yunivasĩtĩ gũkorwo magĩbanga mũgomo nĩ gũkorwo maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkwo yunivasĩtĩ matiratabanio wega, kana gĩkundi kĩrĩa gĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩtabania maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka kĩa yunivasĩtĩ gĩtiratherema kana gĩgakorwo gĩgĩtabania maũndũ macio wega. Maũndũ marĩa mangĩtũma mũndũ eke kana mũrutwo wa yunivasĩtĩ akorwo agĩka maũndũ maya kana gũbanga mũgomo nĩ gũkorwo maũndũ marĩa gĩkundi kĩa yunivasĩtĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩka, gĩtitabanĩtie maũndũ macio kana maumĩrĩrama maũndũ marĩa gĩkundi kĩa yunivasĩtĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩkĩruta gĩtiĩkĩte maũndũ macio wega.

Maũndũ marĩa ciana ikoragwo igĩka hĩndĩ ĩrĩa irathiĩ gũthaka nĩ gũkorwo ikĩrĩa wega na gũkorwo igĩcokanĩrĩria indo ciothe cia gũthaka na gũkorwo nĩ magwĩta arata ao nĩguo mamamenyithie kũrĩa magũthiĩ gũthaka, harĩa magũthiĩ gũthakĩra na mĩthako ĩrĩa magũthiĩ gũthaka. Mĩthiĩre ĩno ya gũcanjamũka ĩkoragwo ĩhana ta ũũ, Ciana rĩrĩa iramenya mũthako ũrĩa cigũthiĩ gũthaka nĩ ikoragwo ikenete mũno, tondũ nĩikoragwo icokanĩrĩirie indo cia gũthaka na igakorwo ikĩmenya mũthako ũrĩa igũthaka

Maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩona rĩrĩa andũ mareka kana rĩrĩa andũ marĩ mũingĩ-inĩ kana kũndũ kwa mũingĩ taũni-inĩ, wa mbere nĩ andũ a matuka gũkorwo magĩthomithania, kana gũkorwo makĩanĩrĩra ũrĩa indo ciao irauma, nĩguo andũ makorwo magĩkuhĩrĩria nĩguo makorwo makĩgũra. Wa kerĩ, nĩ mathomo maya maheanagwo nĩ andũ aya mokaga gũthomithania gũkũ taũni-inĩ. Wa gatatũ, no ũkorwo ũkĩona nginya irio cia kũrĩa ikĩendio kũndũ kwa mũingĩ taũni-inĩ.

Kaingĩ rĩrĩa andũ macemania no mũhaka kana ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno, gũkorwo makĩhũrwo mbica, tondũ gĩtũmi gĩa gũkorwo andũ makĩhũrwo mbica rĩrĩa macemania, kũhũrwo mbica kana mbica nĩkoragwo ĩtakĩririkano kĩa rĩrĩa gĩakuonania rĩrĩa andũ macemanĩtie na gĩa kuonania ũnyitanĩri mũkindĩrĩku na gĩa kuonania rĩrĩ, gĩa kuonania hĩndĩ ĩrĩa manyitanĩire, na hĩndĩ ĩrĩa macemanĩtie thutha wa gũikara kahinda karaya matarĩ macemania. Mbica nĩkoragwo kana nĩhũthĩkaga ta kĩririkano.

Rĩrĩa andũ erũ macamania marĩ oiki nĩ makoragwo na mweke kana kanya ga gũkorwo makĩaranĩria na mũndũ ũngĩ wa ndũire, gĩtũmĩ gĩkoragwo kĩ gũkorwo makĩmenyana wega, gĩtũmi gĩkoragwo gĩ kĩngĩ gĩa gũkorwo makĩmenya mũndũ ũyũ nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ, kana makorwo makĩmenyana wega nĩguo makorwo makĩrutithania wĩra kana nĩguo makorwo na mweke wa kũmenyana kũrĩa mũndũ aumĩte, maũndũ marĩa ekaga na maũndũ marĩa angĩkorwo akĩenda gwĩka.